Ore naa ena naa entoki naji omena , ore omena naa inkuti sinkir kutiti naitayuni tiatua enkare peeponuni anya naa endaa namelok oleng . Ore enaiko tenaitor ena omena , kangas aitokitokie pitayu onrgusil , ore paidip naitoki taata aikaranka apik kitunkuu , napik irnyanya , wentoki akeyie pookin naitamelok ata entoki naji dania , ore paidip , napik eilata , pakabukoki taa oladuo omena lai laitokitokie , nabokoki shimbi aitobiraki , naitobir , naitayu taa anya .

ore ena naa olmosori logirae aayier anaa emukate, ore enaiko tenayier ena, kangas apik orokioyo lai enkima, ore pee irowuaju orokiyo, napik eilata, ore pee apik eilata, nadanyaki ormosori lai. ore pee aidip atadanyaki, naikoji aisalashaki metupuku duo ormosri anaa emukate napurupurana. naisho taake meteyiarayu enchoto nabo. ore pee adol ajo eku ina, naibelekenyaki enkae shoto menyaaki aku, oldaikai obo ashu waare, naitayu anya.

Ore ena naa idim ainosie etoki naji fork aah taa enkalem tenebo si fork ekijiko, neaku ore etoki aaa ibung ake fork te nkaina we nkalem te nkaina ino etatene nibung e fork we kijiko te nkaina ekedienye nidungdung taduo tenaduo aalem igira aibungaki ekijiko pa idumu taa nabonabo anya aitumia ekijiko.

ore esidano eilata too nkiasin enkolong pookin. meetae taa eda oshi nanyae metii ena ilata. ore ena naa salad oo nkampunini naapasha. enaa enadoolta. ore ena ilata naa keyierieki idaikin pookin. keyierieki eilata mukateni, neyieriki eilata irmandasini, neyieriki sii idaikin kulie naikaraangi, anaa nkiri, ormushele, ompuka.

ore ena naa keji mokimu, ashu nkwashen naipurja. ingas anguet inkwashen inonok, ore pee iidip nintokitokie meteyiarata aaanananu. ore taa pee iidip aitokitokie kuna kwashen inonok, tenkima taa natii ekare. nintokitokie ake ore pee enanau, nintau, nidumu esaani ana ena bakuli nadolita tene. nidumu orkurtet paa itumoki taata atipika kuna kuti tokitin naanyori, tenaa kitunguu ashu aitoki ake naje, ninko, nimpurj, ninkum ometanana atiu anaa orgali, neeku keji taa ina kata nkwashen naipurja.

ore ena naa nkuruiein, oere nkuruein naa ketiii iltunganak laa keramat inkuein tenkarai sababu nabo. ore nkuruein naa ntokitin naa kenyae inkiri enye. ore iltunganak anaa iltunganak lenkanisa naji, ene katoliki, naa nkiri oonkuruien oshi enya ninche too nkolongi naata nchereheni enye.aa ore pee epiru enkurue ore entoki sidai enye. naa kenyae nkiri enye amu kepir, naa keeta sii eilata sapuk. neeku kenya nkiri, nitayunye sii eilata. nemir sii oltungani kuna kuruein naaji netum iropiyiani.

Ore kuna naa ntokitin naji sausage. Ore sausage naa ntokitin sidain oleng. Kenyae oshi aa entoki naitayunyieki nkiri ,ore ena toki naa keyieri oshi aisotie shai naji, ashu inosi dii ninye ake ae anaa endaa, nisotie naji ae daa ake naje.

ore ena siai naa kadolta nanu nkishu, naaji nkishu ekule tene wueji, ore kuna kishu. ore anaa ena eku nadoolta, naa empeku olnusui, aa empeku taa sidai ena ekuna kishu, keeta entoki nayieu kuna kisu, keyieu enkop natii enkujita sapuk amu kenya irkujit oleng kenya edaa, neeku emeyieu enkop natii olameyu amu midimu. neeku keyieu enkitotio sapuk, ore enkae nkishu kuna naok enkare, neeku meyieu enkop natii olameyu, amu keyieu enkare sapuk. ore sii kuna kishu, naa ninche oshi etumieki kule, neeku ore kuna kishu naa ine maana aoleng.

ore kulo naa irmosor, eisidan irmosor naa entoki etipat oleng .tenkaraki too lukunkuni oshi etumi irmosor, ore irmosor naa kemiri, naa ore sii keyieri irmosor. kenyae anaa edaa.aa entoki naji proteins. eponiki osesen egolon. ore sii esiai sidai oormosor, idiim, naaji atimira naa nitum iropiyiani oleng, elelk sii tumot oormosor amu ilukunkuni ake naaiu. tenepiki ilukunkuni aitobiraki, inoshi naaiu irmosor, nitum irmosor kumok .nikiyaki faida sapuk.

Ore ena pisha natii ene naa enkarna naigero bank. Ore bank naa embenki napiki iropiyiani ,aa ore naji oltungani pookin oota iropiyiani nemeyieu naji nenap te simu , neidim nepik benki , nabaa anaa eniyieu peyie kitumoki atipikaki iropiyiani inonok aitobiraki naserian. Ore enkae naa ore benki naa keret iltunganak amu eishooyo loan eisulaki oltungani naji oigero te sirkali. Kedim oltungani neyau loan te benki nelotu aasie biashara enye, naa ore ake pesie biashara neshuk ena tenkiti rishata naba anaa enatoningunote.

Ore kuna adolita ajo intare naatipika engari, ntare ekera kuna naa keetiu anaa kegirae anap eeta ewueji neitae ,etii taa ntare orkuoo lenye. Ore kuna tare oshi ekera naa ketumieki oshi ninche inkiri , netumieki sii enatoki naji wool. Ore taa wool naa entoki naasieki ntokitin kumok nitobirieki nkilani okulie tokitin ake kumok. Ore sii tipat ekuna tokitin naji ntare e kera ,kemiri naji naa nitum iropiyiani naa keoshio sii nikiyaki faida.

ore ena naa entoki naji olngencheri. ore olngencheri, naa itorono oleng amu itanyamalisho oleng. ore entoki oshi nanu nadol anaa keyau orngencheri, naa oltungani naaji lemisafisha enkaji enye, naa naaji teningua nkoompeni, ashu mpirbili, mitukuo kaarie, netii daikin, neyau ina toki irngenche amu, olchafu oshi oyau aa daikin naatunguayioki epuonu aanya. neeku ore entoki naaji nayieu ena. keetae irkeek loingurakini. naa enipikaki edaa, nepuonu ajo mainosa neye.

ore ena naa, kadolta ajo enkinyianga ena oornganayio. ore itrnganayi naa entoki sidai oleng. amu, ore entoki edukuya naa kenyor osesen aa keisho osesen afia aa negol, oleng eitoki oltungani aum imoyiaritin, tenenya irnganyio, oe sii irnganayio, naa keisho osesen metaa, kebioto osesen naa kitobir doi ninye mpaka olchoni losesen lolltungani, neeku eisidai oleng teneya oltungani irnganayio amu kisho oltungani afia nibooyo oltungani moyiaritin.

ore kuna naa irmosor ootadanyutua inkashuiin. ore kuna aishuin netipikaki entoki naji incubator aa irmosor taa etipikaki incubator ore pee ebau enkata nadanyu, naa nirony. nedanya irkmosor naa nepuku inkashuin. ore kuna ashuin naa keeta ena siai faida oleng. naa eisidai sii teniyiolou ena ramatare aitobiraki, peyiee itumoki naa atayiolo ataasa. ime oltungani ake duoo pookin oos ena siai. kake eyieu oltungani oyiolo eramatare, oo luknkuni. amu keyieu naa ena siai, naa intumia emashini nadanynyieki iromosr. pore ena mahini naa enositima.

ore ena bae naa enkitotio oobatai, aa ore taa kuna netiu ake anaa imotonyik. kake ore oshi ninche naa imbenek ashu enya aitaa edaa, naa ore kuna tokitin netiu ake anaa iluknkuni, amu kenyae oshi sii ninche, inkiri oo kuna tokitin. ore sii ninche naa motonyi naaramati tiang' kanyor nanu ena siai oleng amu, ore pee enya kuna tokitin kuna benek, netum afya sidai neeku tenelo ninye niyieng nitum nkiri aa nkiri sidain. naa tenimir ninye naa kepir amu inosa ninye edaa. neeku ina pee anyor ena bae.

ore tenanu, ore kuna tokitin tenaing'or naa ketiu anaa irkeek. aasii iltangausi, iltokitin, ilorienito, irkeek akeyie loo mpukunot pookin. ore sii kuna tokitin nenyaanyukie sii anaa etii ntokitin naijo idaikin naanyae. ore anaa enadolita teidie, ekel naijo ketiu anaa kadolita empisha, netii intokitin natiu anaa ntokitin naaji omena netii sii inatii inoshi kuti kwashen naateyieraki, najo lashumpa crips neeku, etiu anaa idaikin kuna naapashipaasha naanyae.

ore ena naa emotonyi. etiu anaa kemuoi ena motonyi ashu inosa enkijiape. anaa enadoolta ijo ketiu anaa ketukute. ore sii enkae ore entoki naitdamu ena bae eitodolu ajo ore pee idol emotonyi naitiringe openy aikunaki iji nemeigira aipir. naa tenkop sii eitashe, etiu anaa keeta esumsh, arashu emuoi, arashu emotonye ena natashaikia.

ore aoa enkolong nanu nataasa ena siai, naa apa atii esiai. nalo ake nanu esiai nashukunye anaure, meekure ebaiki nalo osokoni ainyiangisho. najo ore taa enaas amu kayieu apa intokitin enkaji, tiatua aji naayierishoreki, anaa irnyanya inkitunkuuni akeyie orng'anayio lanya. najo eetae ooshi ene wueji neji fresh farm najo kalo ake, kuna ampa enye, najing site enye, naipotu naosh kuna ampa nalimu ewueji natii, nebau ake ina saa ake ele ola lai, nashipakino ina saa oleng.

ore ena naa elepoto oo nkineji, ore temurua ang naa kegira ena siai aitobirari naleng.am ore naa tenkp ang naa ekilep oshi iyiook intare ekineji oleng amu eeta kule. kake melelk sii duo kipik kuna kineji ekule. ekiata ake yiook kuna kineji ekawaida. amu ore enkop ang naa ketii irkiku naa kitanyamal kuna kineji olaimereruani amu keud naa irkiku enyawa enkine. kake ore ebata ooltunganak oota ilchampai sapukin sidan naa keeta ninche kuna kinei ekule. naa kisida i oleng amu imir kuna le nitum mpisai kumok.